Niĩ ndarora ndĩreciria aya nĩ thumu maragĩtukania he ũria arĩmi makĩendete gũtukania thumu kana gũcunga thumu nĩgetha thumu ũyũ ũgĩgĩtwarwo irio-inĩ nĩ ũgĩkorwo wĩ mũhinyu wega na nĩgetha irio cikĩhote gũkĩgucia thumu ũcio wega.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mĩanga na mĩanga nĩ kĩrĩagwo mũno makĩria rũrĩ-inĩ rwitũ rwa ũgĩkũyũ na mĩanga andũ nĩ makĩhandaga yao yakũrĩa mĩciinĩ. Oho nĩkĩrĩmagwo ta ya mbiacara rĩrĩa wakĩgetha mĩanga ũgakĩendia thoko -inĩ na mĩanga ndĩgĩbataraga maũndũ maingĩ ona mbura ndĩgĩbataraga nene tondũ nĩhotaga gũkũra mũno kũrĩa gũkĩrĩ na riũa. Na aya ndĩreciria nĩ mbeũ njĩthĩ kana arutwo magĩũkĩte mũgũnda magagĩũka gwĩka ũthuthuria wa mĩanga ũrĩa ĩgĩkũraga nanĩkĩo marakĩhũra mbica hihi nĩgetha magĩthiĩ magĩke ũthuthuria kana hihi nĩ project maragĩka nĩ kĩo magĩũkĩte mũgũnda -inĩ kũrora mĩanga.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ngojeti, na ngojeti ici ncigĩkũraga thĩinĩ wa mĩgũda-inĩ itũ no mũrĩmi ũyũ akĩhandĩte thĩinĩ wa green house na nĩ ndĩrakĩona gũkĩrĩ na andũ kũu thĩinĩ ndĩreciria hihi nĩ mũrĩmi na nĩgũkĩgetha marakĩgetha kana nĩ gũgĩtua maragĩtua ngojeti. Ngojeti nĩ igĩkoragwo na thoko njega mũno na nĩ ikĩrĩ mbeca rĩrĩa wakĩhanda na cia gwĩtĩkĩra tondũ nĩ ikĩendetwo mũno nĩ andũ na nĩ igũragwo mũno, andũ nĩ magĩcirĩaga makĩria na rĩrĩa wagĩcihanda thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩgũitwo green house nĩ ikũraga wega nogacihũra ndawa nĩgetha citigagĩthecwo tondũ tũgũthũ kana gwĩ tũnyamũ tũthecaga ngojeti ĩyo rĩrĩa ĩ mũgũnda kwoguo nĩ ĩgĩbataraga gũkĩhũrwo ndawa nĩgetha ndĩgagĩthecwo na ndĩgagĩthũke.

Ici nĩ ofisi cia Huduma Center arĩa magĩthiaga gũkũhe ũtungata ũrĩa wothe ũragĩbatara angĩkorwo wĩ mũikari wa Kenya. Na ũgĩũke gũkũ kana nĩgetha ũcere wabici-inĩ ici, kĩrĩa ũragĩbatara nĩ no nginya ũkorwo ũgĩkuĩte ID yaku, tondũ gũtikĩrĩ ũteithio o wothe ũngĩamũkĩra ũtarĩ na ID yaku. Na akorwo ti ID yaku kana namba ya ID yaku, no nginya ũgĩkorwo na passport ĩrĩa ĩrakĩonania ĩrĩa ĩrakĩonania atĩ we wĩ mũkenya halisi na wĩna kandi kana kĩbande kĩrĩa kĩrakĩonania we wĩ mũkenya. O ho kĩrĩa, gũgĩkĩringana na ũtungata ũrĩa ũrakĩenda, nĩho ũgũgĩtio details ingĩ ta hihi ta rĩngĩ ta passport kana maũndũ mangĩ marĩa ũngĩgĩkorwo ũgĩbatara thĩiniĩ wa wabici-inĩ ici. He details ũgũgĩĩtio, no kĩndũ kĩa mbere nĩ kĩu gĩbandĩ ndũngĩkĩingĩra gũkũ ũtarĩ gĩbandĩ.

Ũrĩmi ũyũ nĩ ũkĩamũkĩrĩtwo mũno nĩ arĩmi kũringana na rũrĩrĩ-inĩ ruitũ nĩ rwĩkagwo mũno tondũ rũtigĩtũmagĩra kana ũrĩmi ũyũ ndũtũmagĩra maĩ maingĩ, no mĩberethi ũgĩkĩraga harĩa thĩ hakuhĩ na irio iria ũkĩhandĩte kana na mĩmera ĩrĩa ũkĩhandĩte, ũgakĩonereria na maĩ macio magagĩkorwo magakĩ drip irio-inĩ iria ũkĩhandĩte na ona kũngĩkĩaga kura, mũmera ũcio ndũgũkĩaga gũkĩmera. No kaingĩ andũ arĩa magĩkaga ũũ nĩ arĩa makĩrĩ na green house tondũ gũtikĩrĩ na mbura ĩrakĩingĩra thĩiniĩ wa green house inĩ ĩo no gagĩkora mũmera ũcio nĩũrakĩnyua maĩ, kũoguo andũ mekagĩra kana menjagĩra mĩbaibũ hakuhĩ na gĩtina-inĩ kĩa mũmera, ũgagĩcoaka ũgakĩhingũrĩra maĩ marĩa magũgĩitĩka o kidogo kidogo na mũmera ũcio ũkahota kwĩgucĩria maĩ macio.

Rĩrĩa ndona twana ta tũtũ, tũgĩthoma na kompiuta kana na tablet ĩrĩa makĩhetwo nĩngĩkenaga mũno ngakĩmenya ici nĩciana ciragĩkũra na ũgĩ ũrĩa ũgĩbatiĩ tondũ, mathamo marĩa maragĩkoro mema cibici nĩ maragĩkorwo memathomo advanced tondũ mwana togĩthomo gĩa mabuku -ĩnĩ no nĩmarakĩona kĩrĩa mathomete mabuku inĩ magagĩkĩonera intanetinĩ kana tablet ta ici na rĩrĩa mwana aragĩthoma na na intaneti na kwona mbica kĩrĩa athomete mabuku -inĩ, nĩa nyitaga wega kana nĩanyitaga gĩthomo kĩu, na ndangĩriganĩrwo na ĩhenya.

Ũyũ nĩ mũruti wa wĩra wa Kenya, kana KPLC, kambuni ĩrĩa ĩgĩtũheaga ũtungata wa ũtheri kana thitima, na rĩrĩa ũrabatara ũtungata wa thitima nĩũkĩmaceragĩra kana ũgakĩmahũrĩra thimu na moka gĩcigo-inĩ kĩanyu nĩmamwĩkagĩrĩra kana makamũhe ũtungata ũcio wa thitima, nĩmakoragwo magĩtũteithia ta bũrũri, tondũ ti ta tene rĩrĩa andũ magĩtũmagĩra matawa, thikũ ici bũrũri nĩwakĩ advance re no ũgagĩkora mĩciĩ mingĩ ndĩrakĩaga thitima, na ĩgagĩkora ona mawĩra marĩa tũrakĩruta maingĩ nĩmarabatara thitima, koguo thitima bũrũri-inĩ kana mĩciĩ-inĩ itũ nĩbatarĩkanaga na kambũni ĩno ya KPLC, nĩgĩtuheaga ũtungata mwega.

Niĩ ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, ndĩreciria ũyũ nĩ mũruti wa wĩra wa kambuni Kenha arĩa magĩakaga mabarabara-inĩ na bara ĩtanakwo nĩ ĩgĩũkaga gũthimwo ta ũyũ mwanake ũguo kana mũthuri ũyũ aragĩka, ĩgagĩthimwo wega harĩa ĩgĩbatie gũkĩgerara nĩgetha andũ kana constructor agwaka bara magĩoka nĩ magũbũata mabu kana ũrĩa ĩgĩcoretwo after gũkĩoywo mbica ta ĩno kana gũgĩthimwo ta gũkũ.

ĩno ĩ mbica ya mũthũngũ kana mtalii ũrĩa ũgĩũkĩte gũcera bũrũri-inĩ ũyũ kana gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Agagĩkorwo akĩnyitanĩra na twana tũnini tũrakĩoneka haha tũmwe tũgũkiumĩte cukuru, na tũrĩa tũngĩ tũtigũthiĩte thukuru tondũ nĩ tũnini. Na nĩaragĩkena mũno akĩhũrwo mbica nao tondũ athũngũ nĩmendete twana makĩria twana tũrĩa tũnini na tũtakĩrĩ na ũhoti. Ũgagĩkora hihi agũgĩũkĩte kũmacerera mĩcii-inĩ yao kana thukuru-inĩ yao gũkĩmarehera ũteithio, kana gũkĩrora ũrĩa magĩikaraga, nĩgetha akĩmacenjerie mĩtũrĩre yao ĩgĩkorwo ĩrĩ mĩega.

Ũyũ nĩ mwanake arakĩoneka ekwao mũciĩ nĩ hĩndĩ arakĩnyua cai wakĩroko kana nĩo breakfast na nĩarakĩoneka akĩnyua cai na matunda memetha - inĩ na ũndũ nĩ mwega mũno tondũ, akorwo hakĩrĩ na irio cigĩkoragwo cicia bata mwĩrĩ -inĩ waku nĩ irio irĩa cia kĩroko na kĩroko ũngĩgĩskipu irio icio noũgĩkorwo wĩna thĩna mũingĩ ona kaba ũgĩskip irio cia ũtukũ gũkĩra irio cia kĩroko. Tondũ irio cia kĩroko nĩcio cigĩkũheaga hinya mũthenya mũgima naũgatinda wĩna hinya kana wĩna energy koguo niĩ ingĩuga irio cia kĩroko nĩcikoragwo cicia bata kũrĩ o mũndũ o wothe.

Ũndũ ũyũ wa kũrĩma thũkũma kana nyeni mĩciĩ-inĩ, nĩ ũkĩrĩ kuo mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, o nginya mĩciĩ-inĩ andũ aingĩ nĩ makĩhandaga tondũ ici nyeni nĩ iria cigĩkoragwo ciĩ organic kana cikĩrĩmĩtwo na thumu wa kĩũndũire kana thumu ũrĩa ũkoragwo mĩciĩ-inĩ. Ũgagĩkora nyeni teno ĩkĩrĩ na riri mwega na nĩ ĩrakĩgucia thumu wega, oho nĩ irakĩheo maĩ mĩciĩ-inĩ na ũgagĩkora mũndũ kana mũrĩmi toyũ ndarakĩaga tũnyeni twake twa gũkĩrĩa ngima na cingĩkĩingĩha mũno nĩ akĩendagĩria ona manjirani kana agagĩtwara thoko gũkĩendia. Kũoguo niĩ ingĩra mũndũ kana ingĩruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ tondũ gũtikĩrĩ irio tũrĩaga citarabatara nyeni na nyeni nĩ njega mwĩrĩ-inĩ witũ tondũ mĩrĩ nĩ ĩgĩbataraga vegetables mũno mũno ya greens.

Ũndũ ũyũ wa gũkĩgetha mbembe kana wa gũgĩtinia mabebe mũgũnda-inĩ nĩ wĩkagwo mũno rũrĩrĩ-inĩ. Rĩrĩa mũrĩmi akĩhanda mbembe na akĩrĩkia kũgetha mbembe, nĩagĩũkaga agagĩtemanga mabebe marĩa magĩtigara mũgũnda, agacoka akamakua, agagĩtheria mũgũnda, akaũtiga ũkĩhĩa nĩ riũa nĩgetha mahuti kana ria rĩrĩa rĩkĩrĩ mũgũnda kamũira akĩhandĩte kĩrĩa kĩngĩ arakĩenda gũkĩhanda next kana kĩrĩa agĩbatiĩ gũkĩhanda rĩrĩa mbura ĩgũkiura.

Ũndũ ũyũ wa ũrĩithia wa ng'ombe nĩ ũgĩcenjetie mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa tondũ titatene rĩrĩa andũ makĩhotaga gũkĩrĩithia ng'ombe wega tondũ nĩ gwakĩrĩ na ũingĩ wa mahuti. Rĩu gĩcigo-inĩ gitũ ng'ombe iria igĩtigarĩte nĩ ng'ombe citakĩrĩ nyingĩ mũno, nĩ ũkoraga nginya mũrĩmi kana mũciĩ wĩna ng'ombe ota igĩrĩ, hihi ndegwa ne ĩrĩa ĩrakĩmahe iriia tondũ mahuti namo nĩmagĩkundrire kana nĩmakĩnyihire, ona rĩera nĩ rĩgĩcenjetie mũno gũgagĩkoragwo gũtirĩ na mbura ĩrakiura mũno gĩcigo-inĩ kĩu no ũgagĩkora gũtirĩ na mahuti maingĩ ma ng'ombe. Ng'ombe nĩ ciendaga kũndũ kwĩna ngirini mũno kana kwĩna mahuti, kwĩna ũingĩ wa mahuti na gũgĩkorwo gũkĩrĩ na maĩ kwa ũingĩ.

Kĩrĩa niĩ ndĩrona kĩrathiĩ na mbere kũringana na mbica-inĩ ĩno, aah gĩkĩ nĩ gĩthaka kĩra gĩcinwo kana nĩ mahuti maragĩcinwo, ngagĩciria nĩ mahuti me mũgũnda kana me handũ maragĩcokanĩrĩirio, nĩ mo mũrĩmi aragĩcina, nĩgetha makĩnyihanyihe kana makĩeherie gĩko thĩiniĩ wa mũgũnda -inĩ ũcio wake. So nĩndĩreciria gĩkĩ nĩta gĩthaka hihi tondũ ndĩrakĩona mĩciĩ ĩkĩrĩ hakuhĩ, tondũ no wega gũkĩaga gwakia mwaki mũnene ta ũyũ hakuhĩ na mĩciĩ nĩgetha ndĩgakĩhĩe.

ĩno nĩ nyamũ ĩrĩa ĩgĩtagwo mũrũthi, na he bata kũhingĩra mĩrũthi ta ĩno kana nyamũ ta ici kũrĩa pakinĩ, tondũ rĩrĩa ciakĩhingĩrwo pakinĩ ta icio, aríĩ magĩũkaga kana arĩa magĩũkaga kwĩrorera nyamũ bũrũri-nĩ ũyũ witũ, nĩ magĩkenaga mũno nĩ gũkĩona nyamũ ta ici. Oho nginya ciana iria cikĩragĩthoma macukuru-inĩ, rĩrĩa ciagĩtwarwo paki kana kũrĩa nyamũ cigĩkĩigĩtwo ta gũkũ, nĩ cigĩkenaga kuona atĩ ta mũrũthi ũrĩa maragĩthomaga ibuku-inĩ makona mbica-inĩ ibuku-inĩ, magoaka makona mũrũthi life life ũhingĩrĩtwo handũ na ndũngĩkĩmarĩa tondũ nĩũkĩrigicĩirio wega . Kũoguo ngona nĩwega bũrũri ũguo makoragwo mekĩte magakĩrehe nyamũ icio handũ hamwe nĩgetha andũ aríĩ megũgiũka gũciona nyamũ icio magaciona ciĩ hakuhĩ.

Ũyũ nĩ ũrĩmi na nĩ ũrimi wa maĩ ũrĩa mũrĩmi agĩkĩraga mĩbaibũ thĩiniĩ wa gĩtinainĩ kana harĩa agakĩarĩra mĩberethi mĩbaibũ ĩrĩa ĩrakĩrehe maĩ. Mĩbaibũ ĩyo nĩo ĩgĩtũragwo tũmarima tũgakĩonererio thĩiniĩ wa gĩtina -inĩ kĩa mũmera ĩkarutaga maĩ okahora kahora ĩkarehe ũgunyi irio inĩ icio atĩ ũũ kũngũgĩkorwo gũtarĩ na mbura gĩcigo inĩ kĩu irio icio citingĩaga gũkũra na niĩ rita rĩa mbere gwĩka guo ndiakĩmenyaga ũrĩa mĩbaibũ ũkĩaragĩrwo thĩ na ndĩakĩmenyaga atĩ nĩ gĩtũragwo tũmarima twa gũgĩtwara maĩ koguo rĩrĩa ndakĩrire mĩbaibũ ndiatũrire marima ndahingũrĩire maĩ. Maĩ mau mokire mahĩtũkĩte matiathiaga kwĩ mũmera no nĩndacokire ngĩthomithio ngĩkĩrwo mũndũ ahũtũkagĩrio gĩtinainĩ kĩa irio na ũgagĩtũra tũmarima tũrĩa tũgũita tumaĩ o tũnini o tũnini irio -inĩ icio

Ndarora mbica-inĩ ino, nĩndĩrakĩona hena mwana kana kahĩĩ ka mĩaka o mĩnini, na hihi ngagĩciria ũyũ nĩ baba wao kana guka wao. Rĩngĩ egũkĩte gũcera guka wao mũci,ĩ na nĩkwonererio karakĩonererio ũrĩa mũndũ akĩhandaga mahũa kana mũndũ ũrĩa akĩhandaga mũtĩ, na guka wao nĩarakĩonekana akĩrĩ na icembe kana jembe rĩrĩa arakĩrĩma narĩo nake akuĩte maĩ na mũtũngi. Ngagĩciria haha nĩ mũte marakĩhanda mũtĩ ũrĩa marĩririkanaga na kĩo kĩmwana agĩitĩrĩrie maĩ.

Maũndũ marĩa ndĩrona haha mothe nĩmabata tondũ nĩndĩrakĩona matunda na ngakĩona vegetables ngeciria ĩno nĩ nduka ĩkĩendagio irio cia gũkĩruga tondũ, nĩthaka mũno gũkĩrĩ na marigũ, nĩndĩrakĩona ngonjeti ,ngakĩona nyanya, ngakĩona garlic na ginger na gĩtũngũrũ na indo nyingĩ hau ona macungwa nondĩrakĩmona, na ici nĩ indo ĩrĩa mũndũ agĩbataraga mwĩrĩ -inĩ wake, na rĩrĩa ũkĩingĩrĩte nduka -inĩ ta ĩno nĩ njega tondũ ũgũkĩgũra indo ciothe handũ hamwe na ĩgakũhũtheria wĩra wa gũgĩthiĩ thoko.

Aya nĩ anake makiuma mũgũnda kũgĩra marigũ, na nĩ makĩohereirie marigũ mũithikiri-inĩ wao. Ndagĩciria hihi marigũ makĩritũha makĩria, nĩkĩo marakĩnyitanĩra tondũ, maithikiri nĩkĩritũhĩirwo mũno nĩ marigũ maya, nĩ kũgwa ĩrakĩgwa, rĩu marageria kũ balance kana gũkĩrũgamia maithikiri ĩo nĩgetha ĩkĩhote gũkua marigũ. Ũyũ nĩ ũthii kana nĩ njĩra ĩmwe ĩtũmagĩrwo mũno kũrĩa mashinani andũ makĩgĩra marigũ kuma mĩgũnda-inĩ magĩtwaraga mathoko-inĩ kana thoko-inĩ ĩrĩa ĩkĩrĩ hakuhĩ, na hihi ũgagĩkora gũtikĩrĩ na ngari kana thogora wa gũgĩkuĩrwo nĩ ngari nĩ mũnene gũkĩra wa gũgĩkuĩrwo nĩ maithikiri.

Ũyũ ndĩreciria nĩ mũndũ ũkiumĩte mũgũnda, akiuma kũruta wĩra na arĩkia wĩra agĩtema karigũ gake kana irigũ rĩake akĩrĩoha wega na nĩkũinũka ainũkĩte. Marigũ nĩma kĩrugagwo mũno mĩciĩ -inĩ rĩrĩa ũrakĩruga gĩtoero kĩa marigũ, no ũgĩkarange na gatheri gaku na marigũ, kana ũgakĩruga marigo na waru oũguo, o ho noũgĩkime irio ciaku na marigũ. Koguo, ũndũrĩre-inĩ witũ wa ũgĩkũyũ marigũ nĩ irio ciendetwo mũno na nĩ irio cikĩraga hinya mĩrĩ-inĩ itũ.

Ndona mbica ta ĩno ya mũirĩtu ũyũ ũkĩrĩ gũkũ mũgũnda -inĩ, ngagĩciria ũyũ nĩ mũtaramu wa ũrĩmi, tondũ nĩ ndĩrakĩona nĩagĩkuĩte ibuku kana agagĩkua nginya gĩthimi. Ngeciria hihi arenda gũgĩthima rĩera rĩa area ĩno kana tĩri wa mũgũnda ũyũ, nĩgetha aah akĩmenye kana nĩ research aragĩka ya project fulani aragĩka aragĩthomera. Koguo ũguo nĩguo ndĩragĩciria hihi rĩrĩa akĩrĩ mũgũnda-inĩ ta ũyũ.

ĩno nĩ bara ĩthũkĩte mũno bara ĩtagĩthondeketwo na rĩrĩa gwakiura bara ta ici nĩ igĩcagacaga mũno tondũ, ona ngari gũtirĩ ingĩhota gũkĩgera bara inĩ ta ĩno kana ona andũ matingĩhota gũkĩgera nginya bara ĩno. Koguo ĩno nĩ bara lgĩbatarĩte thirikari ĩkĩmĩrore na ĩgĩthondekwo wega angĩkorwo ti rami ĩgũgĩkĩrwo na ĩgĩkĩrwo maramu kana tũnaramu nĩgetha gwakiura ĩtigage gũcagaca ũũ. Tondũ nginya ciana irĩa ĩgĩthiaga thukuru mũndũ no akĩrigwo ingĩkĩhũtũka handũ haha nanĩ ũgwati mũno gũkorwo na bara njũru ta ĩno itũrainĩ.

Gaka nĩ gathima kana gĩthima kĩrĩa gĩgĩkoragwo itũra-inĩ. Na nĩũgĩkoraga gĩthima ta gĩkĩ nĩgĩgĩteithagia mũno. Icigo-inĩ iria citakĩrĩ na maaĩ andũ nĩmagĩũkaga magakĩonereria maaĩ maya, kana magagĩtaha maaĩ maya makarĩma namo. Na rĩrĩa ndĩragĩcũthĩrĩria nĩndĩrakĩona ciana cikuĩte mĩtũngi cioka gũtahĩrĩra maaĩ maya. Nĩmarakĩoneka ta arĩ mariya kana mena gĩko, no maaĩ maya mangĩkorwo nĩmaragĩtũmĩka gũkĩrĩma no magĩkorwo magĩgĩteithia. O ho no ũgĩkore kũndũ ta gũkũ hihi gũtirĩ maaĩ itũra-inĩ rĩrĩ na hihi maya no mo maaĩ makĩhokete gũkĩnyua. No angĩkorwo nĩmakũnywa maya matingĩkorwo me mega mĩrĩ-inĩ yao, tondũ no makĩrware, no angĩkorwo nĩmagũkĩrĩma maya nĩ maaĩ mega mangĩgĩtũmĩka ũrĩmi-inĩ.

Icigo-inĩ imwe iria cikĩrĩmagwo, nĩ magĩtũmagĩra ndegwa kana ng'ombe ta ici gũkĩrĩma cigakĩohererio macembe. Ũngĩgĩkorwo ũtarĩ na mbeca cia gwetha karagita kana tractor ĩrĩa ĩkĩrĩmaga mũgũnda, andũ aingĩ nĩ matũmagĩra ng'ombe ici, magagĩciohereria macembe kanaindo iria cigĩtũmĩkaga kũrĩma mũgũnda-inĩ ta ũcio, igagĩthiĩ naraini ikionagio na nĩ cigĩkoragwo citurĩinĩtwo tondũ ici papacĩrĩ cikĩrutaga wĩra ũcio wa ũrĩmi kana gũtara mĩtaro.

Ũyũ ndĩreciria nĩ kanitha, tondũ nĩ ndĩrakĩona mũthraba harĩa mbere, ngagĩcoka ngona airĩtu na anake marũgamĩte kĩgongona-inĩ na nĩ marakĩina. Ngegĩciria aya nĩ arĩa magĩtagwo praise and worship, arĩa matongoragia kanitha na nyĩmbo cia gũkĩgoca, na kanitha nyingĩ citikĩagaga timu ta ĩno ya gũgĩtongoria nyĩmbo tondũ kanitha nĩũkĩendaga andũ makĩũĩ kũina kana andũ magũkĩhota gũtongoria kĩgoco wega.